Bokomonut kereetab sekemik en kokwenyun amun koroker olee kotoret biik chechang nea, netaa ko amitwokik kora, nebo oeng ko kerichek chebo mionwokik alak tukul, ak ko kora ko ndealdoii ninii kumik kora isiche rabinik, kobokomonut kabisaa en kokwenyon.